Eramatare. Ore eramatare naa enetipat amu, ore pee eramatisho iltung'ana, naa ketum endaa einguaa isum enye. Anaa kule too nkishu, o sii too nkinejik. Ore eramatare naa enetipat amu enkoitoi natumie ilairamatak mbolea napiki imukuntani enye. Ene tipat sii eramatare amu, enkoitoi natumie iltung'ana iropiani aa tenemir iltung'ana imasaa enye, naa ketum iropiani. Enkoitoi sii ena natumie iltung'ana endaa aa ore pee neyieng'i intare arashu inkinejik natum iltung'ana inkiri.

Ore eramatare oo ilukunguni naa enetipat amu ore elukungu naa keitayu ilmosor nainos iltung'ana. Ore ilmosor naa endaa e tipat amu keitobir osesen loltung'ani neisho sii oltung'ani engolon, enetipat sii eramatare oo ilukunguni amu ore ilukunguni naa keidimi ateyieng' neinosi inkiri. Ore sii oloirerio loo ilukunguni naa keidimi aitumia anaa embolea too mukuntani pee neitubuluni inkaitubulu napaashipaasha.

Ore eramatare oo ilukunguni naa enetipat amu enkoitoi natumie iltung'ana endaa aa ilmosor oitayu ilukunguni naa enkoitoi sii natumie iltung'ana endaa aa ore pee neyieng'i ilukunguni neinosi inkiri. Enetipat eramatare oo ilukunguni amu ore pee emir olaramatani ilukunguni enyena naake etum iropiani naasie imbaa napaashipaasha te maisha. Enetipat sii ena ramatare amu ore oloirerio loo ilukunguni naa keidimi aitumia anaa embolea too mukuntani aitubulu inkaitubulu. Kenare neyioulou olaramatani intokitin kumok eton eitu eiteru ena ramatare amu keatai ilchanito neatai sii imoyaritin napaashipaasha naidim aitanyamala ilukunguni.

Ore intomonok naa iltung'ana le tipat tiatua olosho, naa iltung'ana le tipat sii tiatua ilmareita. Ene tipat teneitagoli intomonok neitobirakini ninche oltururi arashu neitamoki ninche imbaa naipirita oltururi, o sii intokitin kumok anaa biashara, naidim ataas pee eretie aate neibung'ie sii ilmareita lenye.

Ore ilukunkuni naa imasaa e tipat amu ore elukunku naa keishoo iyiok ilmosor nainosi anaa endaa. Ore ilmosor naa keitobir osesen lo ltung'ani aa endaa ena naji Protein tenkutuk o ilashumba. Enetipat sii eramatare oo ilukunkuni amu ore oloirerio loo ilukunkuni naa keidimi ai tumia anaa embolea too mukuntani pee neitubuluni inkaitubulu napaashipaasha. Ene tipat sii eramatare oo ilukunkuni amu enkoitoi natumie iltung'ana iropiani aa ore pee emir olaramatani ilukunkuni enyena naa etum iropiani. Keinosi sii elukunku aa ore pee neyieng'i elukunku neinosi inkiri. Ore sii ilpapit loo ilukunkuni naa kei tumiai te factories egira aitobir inkilani o sii egirai aitobiru kulie tokitin kumok.

Ore enturore aa agriculture te enkutuk oo lashumba naa enetipat amu ore pee eturisho iltung'ana, nekesisho naa ketum endaa nainos toolmareita lenye. Enetipat sii enturore amu enkoitoi natumie iltung'ana iropiani aa tenekesisho iltung'ana nemir imasaa o mukuntani enye, netum iropiani. Enetipat sii enturore amu ninye naibungita uchumi olosho le Kenya. Ore enturore naa aisidai amu keitobir enkulukuoni aa ore pee edoiyo imbenek metoyu nejing' atua enkulukuoni naa keitobir enkulukuoni. Enetipat sii enturore amu keidim inkishu arashu ninye kulie ng'uesi ainotito endaa nainos aa tenelo neuni endaa oo nkishu anaa inkujit o kulie ake kumok.

Enturore, ore enturore naa enetipat amu enkoitoi natumie iltung'ana endaa aa teneunisho iltung'ana nekesisho neidim ainoto endaa nainos tolmareita lenye. Enetipat sii enturore amu keibung'ita uchumi olosho le Kenya telulung'ata. Enkoitoi sii sidai ena natumie ilaramatak iropiani a teneunisho ilaramatak nekesisho nemir indaiki omukundani enye naa ketum iropiani. Ore enturore naa keata intokitin kumok a teknolojia naewuo toonkolong'i nemelakwa. Keidimi aitumia isimui peing'ori intokitin napaashipaasha nawuoita dukuya tiatua emukunda ino niindim sii aitumia esimu ino pee idol teneata intokitin inono emoyian arashu ninye eneigira aikunaari pee ebulu. Enetipat ena bae amu ketareto ilaturok kumok pee eyiolou imbaa kumok naapaashipaasha. Keidim sii olaturoni atimira indaiki enyena arashu imasaa emukunda enye eimu esimu enye tene eadvatise arashu nine eimu kulie oitoi kumok.

Ore too inkoolong'i kumok naa kelo nelotu olameyu naa keitanyamal iltung'ana kumok aa ore pee elotu olameyu naa keitanyamal iltung'ana amu meitoki iltung'ana aunisho pee etum endaa nainos, kenyamalu iltung'ana sii amu kelelek eye isum enye naa meitoki atum endaa nainos anaa kule. Kelo netumi olaisotuak oidim ateret iltung'ana oogira anyamalu neisho ninche endaa o kulie tokitin kumok ereshitoi naa olari. Keidim naa serkali arashu ilkulie tung'anak ake, ataret kulo tung'ana ake eimu inkoitoi kumok anaa teneisho ninche endaa.

Ore ilukunguni naa imasaa e tipat amu ore elukungu naa keidimi ateyieng' neinosi inkiri anaa endaa. Keitayu sii ilukunguni ilmosor oidimi ainosa anaa endaa, aa ore ilmosor naa endaa sidai naitobir biotisho osesen loltung'ani. Keidimi aitumia oloirerio loo ilukunguni anaa embolea too mukuntani pee neitubuluni inkaitubulu napaashipaasha. Ene tipat sii eramatare oo ilukunguni amu, keidim olaramatani atimira ilukunguni enyena netum iropiani naasie intokitin napaashipaasha te maisha. Kenare neyioulou olaramatani intokitin kumok anaa imoyaritin arashu ninye indudui naidim aitanyamala inkoken inono, pee eyiolou eneiko pee eibooyo, arashu ninye pee eyiolou ilkeek onare neitumiya pee eibok Kuna moyiaritin.

Ore eramatare oo ilukunguni naa enetipat amu ore ilukunguni naa keidimi ateyieng' neinosi inkiri anaa endaa. Enetipat sii ena ramatare amu, ore oloirerio loo ilukunguni naa keidimi atasot neitumiai anaa mbolea too mukuntani aitubulu inkaitubulu. Keitayu sii inkoken ilmosor oidimi ainosa anaa endaa, endaa e tipat ena naitobir biotisho osesen loltung'ani. Enkoitoi sii sidai ena natumie iltung'ana iropiani aa tenemir olaramatani ilukunguni enyena naa ketum iropiani naasie intokitin napaashipaasha te maisha.

Enkiguran, ore enkiguran naa ene tipat amu enkoitoi naitishipie iltung'ana aate naa enkoitoi ena naa naasieki mazoezi aitobir osesen. Ene tipat teneitamoki inkera enkiguran pee etum aigurana amu keidim iltung'ana aigurana ometaa negeluni ninche pee epuo inkwapi e boo aapuo aiguran teniaba olosho lenye.

Ore ilashumba arashu iloibor naa kelo nepuonu atua olosho le Kenya neret iltung'ana, aa keidim aishoo inkera scholarship aa kelaaki inkera iropiani e sukuul ometabaiki anaa neidip enkerai, enkilasi e tomon aare aa form four keret sii kulo ashumba iltung'ana aa eya neret Olosho too intokitin kumok anaa enturore enkare o sii kulie tokitin kumok e tipat. Ore pee epuonu iloibor atua olosho le Kenya, naa keilepunye uchumi olosho amu ore iropiani oo nkwapi oo lashumba aa dollars teneyauni neibelekenyi o inolosho le Kenya naa keilepunye uchumi olosho.

Ore eramatare oo ilukunguni aa inkoken, arashu imbatai, naa ene tipat amu enkoitoi sidai natumie iltung'ana iropiani aa tenelo nemir olaramatani ilukunguni enyena, arashu imbatai naa enkoitoi ena natumie iropiani. Keyieng'i sii ilukunguni neinosi inkiri naa keinosi sii ilmosor oo ilukunguni anaa endaa, enkoitoi sidai ena natumie iltung'ana endaa, naa ketii intokitin kumok naanare pee eyiolou olaramatani ewuen eitu eiteru ena siai. Ene tipat teneyiolou olaramatani endaa nanare neisho ilukunguni enyena, nenare sii neyioulou imoyaritin napaashipaasha napuo neitanyamal ilukunguni. Kenare sii neyioulou ilkeek onare pee eitumiya, pee eibooyo Kuna moyiaritin, arashu ninye ilkeek oitumiyai tenelo neibung' emoyian elukungu.

Ore eramatare oo iswam, aa isum napaashipaasha anaa inkishu o ntare ashu ninye intamisin, naa enetipat amu, enkoitoi natumie iltung'ana endaa, aa ore pee elepi inkinejik arashu inkishu, naa ketum iltung'ana kule. Enkoitoi sii natumie ilairamatak iropiani aa tenemir ilairamatak isuum enye, naa ketum iropiani. Ore emodioi arashu oloirerio loo isuum naakeitumiyai too imukuntani anaa embolea aitubulu inkaitubulu napaashipaasha. Ene tipat sii ena ramatare amu, ore pee neyieng'i intare arashu inkishu, neinosi inkiri anaa endaa. Keitumiai sii ilonito loo isuum too ifaktoris napaashipaasha aitobiru intokitin napashapasha kumok e tipat anaa inamuka o nkulie ake tokitin kumok.

Ore eramatare oo iswam naa enetipat amu, ore iswam naa keret iltung'ana kumok oleng' arashu ilmareita kumok pee etum endaa nainos. Ore pee elepi inkishu, naaketumi kule naoki toolmareita. Enkoitoi sii sidai ena natumie ilairamatak iropiani, aa tenelo nemir olaramatani inkishu enyena, naa ketum iropiani. Ore oo iswam arashu emodioi naa keitumiai anaa embolea too mukuntani, aitubulu inkaitubulu napaashipaasha e tipat. Ore ilonito loo nkishu, naa keitumiai aitobirunye intokitin kumok e tipat anaa imushipini o sii inamuka, naishop iltung'ana. Keinosi sii inkiri oo nkishu, tenelo neyieng'i enkiteng' naa enkoitoi sidai ena natumie iltung'ana endaa naitobir biotisho enye o sii iseseni lenye.

Ore olchaaket, naa ewueji nashumieki endaa arashu ninye ewueji nashumieki intokitin tenelo nekesishoi, arashu tenelo nekesisho iltung'ana. Ene tipat olchaaket amu, ore ena toki naa keitobiruaki te enkoitoi nemeidim enkare atijing'a atua pee einyal endaa naitipikaki atua ine wueji. Ene tipat sii ena toki naji olchaaket amu, keitobiruaki te enkoitoi nemeidim ildero ashu sii kulie tokitin kumok atijing' neinyal endaa naitipikaki atua.

Ore eramatare oo ilukunguni naa ene tipat amu, ore elukungu naa keidimi atimir, netum olaramatani iropiani naitumia aasie intokitin napaashipaasha te maisha. Ore oloirerio o lukunguni naa keidimi aitumia anaa embolea too mukuntani aitubulu inkaitubulu napaashipaasha. Ore ilukunguni naa keisho iyiok ilmosor oinosi anaa endaa. Keidimi sii ateyieng' elukungu, neinosi inkiri anaa endaa. Ene tipat teneyiolou olaramatani eneikuni pee esheti enkaji oo ilukunguni , naa enetipat sii teneyiolou intokitin kumok, naipirita eramatare oo ilukunguni anaa endaa nanare neisho ilukunguni pee eiterua aabulu emetaa neaku isupukin. Ene tipat sii teneyiolou imoyaritin napaashipaasha napuo neitanyamal ilukunguni o sii ilchanito oidimi aitumia pee eiboori Kuna moyiaritin o sii inkoitoi naidimi aitumia o nkoitoi naidimi aitumia pee ebaki.

Ore olameyu, naa keitanyamal iltung'ana kumok, arashu ilairamatak kumok, amu ore pee elotu olameyu arashu enguarai naa keishuunye olkujita o oshi intokitin nainosi oshi iswam, naa kelelek eitanyamal ninche, arashu ninye kelelek eye. Kore pee eye iswam naa kelelek enyamalu iltung'ana amu, meitoki atum endaa nainos toolmareita lenye. Ene tipat teneyiolou iltung'ana intokitin naidim aitasaa iswam enye, tenelo nelotu engwarai arashu ninye olameyu.

Ore sipitali, naa ewueji napuo iltung'ana oomwoiyaa, arashu ewueji nayai iltamwoiya pee ebaki ninche. Ene tipat tenesioki oltung'ani alo sipitali, tenening ajo mee sidai osesen lenye, arashu tanaa ninye tenedol ilbulabul opaashapasha o imoyaritin. Keidim ilkitarini ateret oltamwoyia aa keishori oltung'ani olchani oidim aitumiya pee eishu, arashu, pee eiboori emoyian.

Ore erikore naa enetipat amu, ore ilarikok naa keidim ataret iltung'ana too mbaa kumok aa ore pee egeluni ilarikok sidain naa keidim ataasaki iltung'ana maendeleo. Naa ore sii ilarikok naa ninche owuo ainining' ashu aitetea iltung'ana lenye tiatua bunge kitok olosho.